Gima biro e pacha ka aneno gini en ni maa, en od lum. Kendo od lum ober, nikech kata koth ok donj. En ot mang'ich. Okelo ng'ich maber. Mae en ute mane igero chon, kendo negi